Mbica ĩno ĩrakorwo ĩkĩonania nyũmba ĩna gĩbandĩko kĩnene kĩandĩkĩtwo Kenya Power, kuonania atĩ ici nokorwo nĩ wabici cia ũtambia wa thitima, cia kambuni ya ũtambia wa thitima wa Kenya, ĩrĩa ĩtagwo Kenya Power. Kambuni ĩno ya Kenya Power nĩyo kambuni ĩrĩa nene bũrũri-inĩ wa Kenya, na nĩyo ĩhũthĩkaga gũtambia thitima matũra-inĩ na mataũni-inĩ. Kambuni ĩno noyo ĩkoragwo ĩhokeire üigĩrĩrĩki wa gũtambia thitima na gũtirĩ kambuni ĩngĩ bũrũri-inĩ ĩkoragwo ĩhoketwo na wĩra ũyũ, na ũndũ ũcio ũgatũma kambuni ĩno ĩkorwo ĩí ya mũmwe bũrũri-inĩ. Kambuni ĩno ĩhũthagĩra kana ĩtambagia thitima maita merĩ kũrĩ aikari a bũrũri. Wa mbere nĩyo ĩtagwo Post Paid kana andũ arĩa matambagĩrio thitima magacoka kũrĩha thutha wa kũhũthĩra mweri na rĩrĩa mita ciao cioka gũthomwo. Wa kerĩ nĩ ũrĩa wĩtagwo Pre Paid kana thitima irĩa cirĩa cigĩtagwo cia Tokens. Thitima ici cia tokens wambaga kũrĩha mbere wa gũcihũthĩra na ũkoragwo ũkĩgaĩrwo mũigana wa thitima kũringana na mũigana wa mbeca irĩa wakorwo ũkĩrĩha. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũgĩteithia arĩmi arĩa anini tondũ nĩ makoragwo makĩhũthĩra thitima cia mũigana wa mbeca nini, kana mbeca irĩa ũngĩkorwo wĩnacio mũhuko-inĩ. Ũndũ ũyũ oguo nĩ ũkoretwo na uumithio mũnene kuona atĩ andũ aingĩ bũrũri-inĩ nĩ makoretwo magĩtambĩrio thitima, nĩ ũndũ wa marĩhi marĩa manini marakorwo magĩtio nĩ kambuni ĩno ya ũtambia wa thitima. Na andũ aingĩ gũkorwo na thitima nĩ kuga atĩ bũrũri nĩ ũgũkorwo ũgĩkũra makĩria mũ...

Andũ aingĩ arĩa makoragwo magĩkombithania mbeca kũgerera mĩtambo ya internet nĩ mageragĩra mathĩna ma ũritũ ta arĩa marakombithio kũrega kũrĩha mbeca icio. Nĩ ũndũ ũyũ tondũ andũ amwe matigĩkoragwo mena ibande na makoragwo makĩhũthĩra ibande cia andũ angĩ, ũgakora kũrĩ ũritũ gũkorwo ũgĩbuatĩrĩra mũndũ ũcio wakorwo ũgĩkombithia mbeca. Oho nĩ kũrĩ wĩkinaĩ wĩkĩkaga rĩrĩa andũ megũkorwo makĩhũthĩra mĩtambo ya internet gũkorwo magĩkomba mbeca. Hihi mũndũ no agĩthiĩ akĩone gĩbande kũu gĩtetwo, agakĩoya agathiĩ kũhingũra raini nakĩo. Na rĩrĩa akorwo akĩhũthĩra kĩbandĩ gĩkĩ kũhingũra raini, nĩ egũkorwo agĩthiĩ kuoya mbeca kana ngombo na kĩbandĩ gĩkĩ na raini ĩno. Na nĩ ũndũ kĩbandĩ gĩkĩ nĩ gĩa kũrogota, arĩkia gũkomba ngombo icio, no gũkorwo akoragwo agĩte kĩbandĩ kĩu na raini ĩyo. Na ũguo kambuni ĩrĩa yakorwo ĩkĩmũkombithia mbeca ĩkaremererwo nĩ gũkorwo ĩgĩbuata mũndũ ũyũ. Kana rĩrĩa yabuatĩrĩra ĩgakora mũndũ ũrĩa wĩna kĩbandĩ tiwe mwene ũrĩa woire ngombo. Na haha ndũngĩgĩkorwo ũgĩthiĩ gwĩtia mũndũ ũtoire ngombo mbeca ũtarĩ na watho wa igooti. Na ningĩ bũrũri-inĩ ũyũ kuona watho wa igooti wa gũkorwo ũgĩthiĩ kũrogota mbeca ta icio nĩ ũkoragwo ũrĩ ũritũ mũno nĩ tondũ andũ arĩa mararuta wĩra magooti-inĩ nĩ makoragwo makĩrĩ na ũkoroku wa kwenda gũtahĩrio tũbeca tũnini nĩguo makorwo magĩkũrutĩra watho ũcio kana magĩkũhe maratathi mau ma gukorwo ũgĩthiĩ kũrogota mbeca icio. Ũndũ ũyũ ũgagĩkorwo ũkĩritũhĩra mũno kambuni cia ngombo irĩa iraho...

Nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mangĩgĩkorwo ũkĩenda kana kũmena, ũtungata wa thirikari kũgerera nyũmba ciao cia ũtungata iria nĩcio tũitaga Huduma centers. Haha nyũmba icio cia ũtungata irehaga motungata ma thirikari hakuhĩ na mũikari wa bũrũri. Nĩ atĩ motungata maingĩ kana maingĩ ma thirikari makoragwo marĩ nyũmba-inĩ ĩno, na rĩrĩa wabatara ũtungata ũmwe kana motungata maingĩ ma thirikari nĩũgũkorwo ũgĩgĩcera nyũmba-inĩ ĩno ya thirikari ya Huduma center. Rĩrĩa wacera gũkũ nĩ ũgĩthiaga na gĩbandĩ gĩaku kana passport ũgagĩkorwo ũkĩyandĩkithia na kũheo appointment. Rĩrĩa wakĩheo appointment nĩ ũgĩkoragwo ũgĩeterera raini-inĩ ũgagĩkorwo ũgĩtwo na mũtambo wa thimũ. Wa mbere kĩrĩa kĩngenagia na nyũmba ici cia ũtungata, nĩ atĩ motungata maingĩ ma thirikari makoragwo thĩĩ wa nyũmba ĩmwe kwa ũguo rĩrĩa ũrakorwo ũgĩbatara motungata maingĩ to ũtungata ũmwe ndũgũgĩkorwo ũgĩcera obici nyingĩ cia thirikari ũgũgĩkorwo ũgĩcerera obici o ĩmwe na nĩ ũgũkorwo ũgĩteithio na motungata maingĩ ma thirikari marĩa ũrakorwo ũgĩgĩbatara. Oho o kĩndũ kĩega nĩ kĩrĩ ũru wakĩo na kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo thũire thĩiniĩ wa nyũmba ici nĩ atĩ motungata maingĩ ũheagĩrwo kũgerera mitambo ya internet. Kwa ũguo rĩrĩa internet cĩĩ thĩĩ motungata maya nĩ magĩkoragwo magĩthiĩ kahora mũno na ũgacoka mũcĩe ũtagũteithĩka nĩ ũndũ ũrĩa ũkwendaga.

Mbica ĩno ĩrakowo ĩkĩonania guoko kũrĩa kana kĩrore kĩrĩa gĩkĩhutĩtie macini ya kuoya irore. Na ĩno nĩ tekinoronjĩ ĩgĩkoretwo ĩkĩhũthĩka kana ĩna mahũthĩro maingĩ thĩiniĩ wa thĩ ya kĩrĩu, nĩũndũ nĩtondũ tekinoronjĩ ĩno ĩkoragwo ĩkĩhũthĩka mũno nĩtondũ nĩ njega na ndĩhotaga gũtuĩka o ũguo, nĩũndũ kĩrore gĩkoragwo o mũndũ na kĩrore gĩake na andũ erĩ matingĩkorwo na kĩrore kĩmwe. Kuoguo rĩrĩa ũkũhũthĩra tekinoronjĩ ĩno kũgitĩra mĩtambo, na rĩrĩa mũndũ arenda gũkorwo akĩhũthĩra mũtambo agagĩkorwo akĩhutithia kĩrore gĩake, na rĩrĩa ahutithia kĩrore gĩake, motungata kana maũndũ marĩa agũkorwo akĩrora kana kũhũthĩra megũkorwo marĩa marongoreirio o mũndũ ũcio nowe ũbatiĩ kũmahũthĩra. Kwa ũguo, mũndũ ũngĩ ndangĩhota gũkorwo akĩhũthĩra motungata, kana gũkorwo akĩgeria kuoya maũdũ marĩa makoniĩ kana mehokeirwo gũkorwo nĩ ma mũndũ ũngĩ. Kwa ũguo, tekinoronjĩ ĩno nĩĩgĩkoragwo ĩrĩ njega mũno. Tekinoronjĩ ĩno nĩĩgĩkoragwo ĩkĩhũthĩrwo ta mĩtambo-inĩ ya kũhũra kura, kana rĩrĩa mũndũ arakĩenda gũkorwo akĩhinga thimũ yake nĩakoragwo akĩhũthĩra kĩrore gũkorwo akĩhingũra. Rĩrĩa mũndũ arenda gũkĩoithio gĩbandĩ kana motungata ma mbeca iria igĩkoragwo ikĩneanĩrwo ng'enda-inĩ nĩkĩo cia intaneti. Kwa ũguo nĩ hinya mũno mũndũ ũrĩa ũtabatiĩ gũkorwo akĩhũthĩ gũkorwo akĩoya mbeca ici gũkorwo agĩkinyĩrwo nĩcio nĩũndũ wa ũtungata.